Bo kamanut kotiem en eunek kwak ,ikere ngoyai en eunek kwak kosiche experience mou ngosoman en kitabut komuch komiten nemoikuitos miten neikuitos makergei lagok tugul so ikere yeyai en eunek kwak kokuitos agetugul ,nibore ikerkeit lagok tugul chekasoman akoyai kioton ak chekasoman buch akobakach en yoton ko chekuitos soiti ko biik chekasoman akobakoyae en eunek kwak kosindan nekasoman akobur buch ,so ikuitos soiti ngosoman akobakoyai.

Aah konetik kii kobune uingwek cheterter aenge en uingwek chutet tii ko anan ko motindoi sukulit rabishek ikere yon motinyee sukulit rabishek ko ko imuch komakilipan nii kou mara chombo PTA ko mara mailipan konetik chuton. Koraa mara yon tuten lok en sukul ko mone monetokse ko konetik chekikosir in TSC ko kobune pitunet cheu anan ko mara ko komat kesib kelipan nii mara kodelayen rabishek kwak ako mara kotiyengee rabishek chotet tii koneten akinee kolibonchi school fees lok chik kii ana kosibtoen mungaret age en olin bo gaa. So nguno nii kokere nguno ko kokiyochi koyait. Konetik alak Koraa ko olemenye Kam ele nii koo kokochin amun sukulishek alak komotindo ele korik kii cheburen konetik.